Ũhoro wa tekinioronjĩ ya kĩrĩu njĩra-inĩ ya ũrĩmi, nĩũrateithia tondũ mũrĩmi ũkoraga ũhoro ũrĩa arabatara ndara take , ndaroya ihinda inene kamũira onete anja yaguo, kuoguo akorwo nĩ ta mahiũ, mĩrimũ yaumĩra, ũgakoraga mũrimũ ũcio kamũira ũkinyĩire ng'ombe yake nĩawonete mĩtambo-inĩ o naihenya, kuoguo agakoragwo e prepared. Okorwo nĩ ta njĩra cia gwĩthema ndahi, kana ũhioro wa kũndũ gĩothe kĩngĩgomera mĩmera, ũrĩkoraga kwa ihinda inini ona thirikari ĩngĩtangatha kana gũkorwo na ũndũ, through tekinoronjĩ ĩyo, nĩĩhotaga gũkinyĩra andũ naihenya mũno mũno. Kuoguo ũgakora mũrĩmi e safe hĩndĩ ciothe na ũgakora ena ũhoro ũrĩa kũrahanĩka. Kana nginya ũcenjia o wothe handũ, ũgakora nĩarateithĩka o naihenya.

Andũ tofauti nĩmarahũthĩra mĩtambo ya, mĩtambo ya kĩrĩu nenda-inĩ, kwĩĩra andũ arĩa maraikara kũu bata wa thayũ, bata wa kwaga gũte mũoyo wa mũndũ na kira mũndũ gũtirĩ mena, andũ othe ni mahanaine na gũtirĩ mũndũ tobauti na ũcio ũngĩ, tondũ nĩathiaga dini tobauti othe nĩ andũ the same. Na bata wa muoyo nĩ kĩndũ gĩa bata na andũ makonererio wega wa gũkorwo na muoyo na kwenda mũndũ ũrĩa ũngĩ. Kũhũthĩra dini tofauti iria ciĩkuo ũgakora andũ marahũthĩra nenda tofauti. Dini ciothe, atongoria othe marahũthĩra nenda icio makaria lugha ĩmwe ya thayũ. Ũgakora ngĩnya rĩu makonagio ngĩnya no magũrane ngĩnya na kabira ici ingĩ. Ũgakora kũhũthĩra mĩtambo ĩyo andũ nĩmararuta mbeca, okorwo nĩ ta maaĩ okorwo nĩ ta irio. Wendo ũcio nĩũrakinyĩra andũ aingĩ na magakorwo nĩmaratarwo ũhoro wa thayũ

Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkũo nĩ kũrehũo syllabus ĩmwe harĩ syllabus ĩmwe, na ĩkorũo na maũndũ the same okorũo nĩ ta area na andũ monio ũhoro wa, wega kana maũndũ marĩa mahanĩkaga hakuhĩ na area ya kwanyu. O korũo nĩ andũ marĩ kũndũ kũrĩ na area ya ũrĩmi arutwo acio no merũo ũria ũrĩmi ũcio ũngĩmateithia ũndũ ũcio ũkajia gũthomithio kuuma thukuru-inĩ nginya nĩguo ũkore andũ mehamwe mathukuruinĩ mothe makoragwo na mathako harĩ thukuru iria cirĩ hau makonana magatinda hamwe aya magathoma ũrĩa aya angĩ mekaga aya mekaga atĩa through mathako macio ũgakora okorũo nĩ ta ũrĩmi, mathukuruinĩ ũgakora aya nĩ marathiĩ gũ thoma kĩrĩa arĩa mekaga gũceranĩra mathukuru ũgakora o korũo nĩ ta maũndũ na mathako, mathomo nĩ the same, nĩ mamwe harĩ kĩrĩa yothe. Ũndũ ũcio nĩ ũgũka ũgũkora maũndũ mothe aya marathoma kana aya matareka aya angĩ maroka magathoma magathĩĩ mageka kwao kĩũndũ kĩu nĩ gĩgũteithia mũno

Ingĩona ũguo tu direct nyanjagia kũgĩa na tamaa na kũhũta na kwĩrirĩria kwenda kũrĩa. Ngona ngũkũ ĩyo ũrĩa ĩrugĩtwo wega, ngũkũ ĩĩ njega, waru ũcio naguo ũrĩ sawa ũkaigua kũhũta na ũkerirĩria nawe no ũthiĩ, no wende kũrĩa na kũgũra. Ũngĩrora wega ĩyo nĩ ngũkũ ĩrugĩtwo wega ĩkaharĩrĩrio wega. Waru ona ndũngĩtua nĩ waru ũyũ wa kawaida. Ũrugĩtwo wega ũgoka wega ũgakora nĩ wekĩrirwo nginya gacubari hau ũguo. Ũndũ ũcio nĩ ũheaga ngaigũa no nyende, ngaigua nginya ndahũta ona no nyende thiĩ kũrĩa. Ona nĩũgũĩkora korũo uma na mbeca wĩ nacio nĩ ũgũthiĩ handũ cirendio duka-inĩ na wigue nĩ urenda kũrĩa tondu uthaka ũyũ mũndũ obĩtwo wa kwĩrirĩria na nĩ kĩndũ gĩthaka gĩkĩ ona warora ũguo maitho-inĩ ũtarũmĩte nĩ ũtonga nĩ kĩndũ kĩega koguo wĩ koraga wĩ na tamaa nĩ ũrenda kũrĩa ng'aragu ĩgakũingĩra ũgakora no mata ũratua, ũrameria no ũgakora nĩ kĩndũ kĩega.

Maya nĩ macũngĩrĩra ma mbura nene marĩa mokaga na kĩguo area ĩrĩa ĩĩ kũndũ thĩ kana ĩĩ hakuhĩ na rũĩ kana iriainĩ hakuhĩ. Ũkoraga andũ acio rĩrĩa ta iria rĩu kurĩte nĩ rĩaihũra maaĩ macio mokaga na gũkũ maciĩ-inĩ magathũkangia irio, magathũkangia nyũmba, nginya ũgakora andũ acio matirĩ na maciĩ rĩngĩ, indo ciao igathũka thithino yao igathiĩ, tĩĩri ũgakuo mĩrimũ Ĩgoka tondũ kĩũndũ gĩkĩ gĩgũka nĩ kĩrehaga, nĩgĩkuaga nginya mĩrimũ ĩrĩa yũkagana na maaĩ nĩ ũkoraga nĩ andũ aingĩ nĩ makagũmĩrũo nĩ mathĩna tofauti tofauti, kũrara nja, heho, mĩrimũ. Ciana nĩ cio cikoragwo na mathĩna maingĩ mũno tondũ citihotaga kũĩyomĩrĩria na kĩũndu kĩu. Kĩũndũ kĩu gĩũkaga ũgakora arĩa makĩte hakuhĩ na rũĩ kana iriainĩ nĩmonaga thĩna mũno kwaura mũno ũgakora maaĩ macio matirĩ na njĩra ya gũthiĩra rĩu mageraga mĩciinĩ ya andũ magĩkuaga indo.

Nĩndaririkana rĩmwe kwaurire mbura nini, tũgĩciria rĩu mbura nene nĩ yoka ihinda rĩu. Tũgĩkĩhanda ihenya, twĩcirĩtie na matanya mbura rĩu ĩkuo na ĩkĩrĩa. Twathiĩ na mbere, wahanda mbegũ arabu arabu mbegũ ĩyo twendeirio yarĩ mbeũ tuokire kũmenya baadaye mbeũ ĩyo ndĩarĩ mũthemba ũrĩa mwega, nĩ iria ciendagio nĩ tũrĩa nĩme ĩgekĩrwo mĩhuko-inĩ ya kambuni ĩrĩa twahũthagĩra, no rĩu ĩyo yarĩ thũkie, nĩ ĩkobetio nĩ karĩa nĩme, rĩu twendeirio mbegũ ĩtarĩ na hinya. Arabu mbura yenyewe ĩkĩrega kura biũ, yaurire kahinda kanini arabu ĩgĩtiga. Rĩu wakorire twakorire mbembe nĩiregeire thĩ, nĩkũniarire yambindire rĩu tũgĩciteme, tũgĩcihe mahiũ no nĩ hathara theri, tondũ ona nĩtwekĩrĩte kinya bataraitha nakĩĩ, nĩtwahũthĩrĩte mbeca, aruti a wĩra, twakorire hĩndĩ ĩyo yothe nĩ hathara twathire, na yarĩ ĩka inya.

.Ndarora haha ndĩrona hena mbegũ cia ũrĩmi ciĩ metha-inĩ hena chemical no nyingĩ ndarora nĩ, mbegũ cia ũrĩmi na nĩ ndĩrona mũgeni agĩtarĩrio ũhoro wa mbegũ icio athikĩrĩiriwo wega kũringa na maũndũ ma ũrĩmi na, hena mbegũ tofauti, tofauti warora. Na nĩ ta monanio, kindũ gĩkĩ kĩroneka ta arĩ monanio ma show, haria ũkoraga rĩu ũrĩmi, mũrĩmi aratarĩrio, kana ageni a gĩtĩo arĩa metĩtũo mũthenya ũcio. Mũndũ agĩtarĩrio bata wa mbegũ ĩno kambuni ĩno ĩtagwo atĩa mbegũ ĩno yendaga atĩa mbegũ ĩno ĩhuthagira mĩeri igana gũkũra yaani nĩ matarĩrio ma mbegũ ici, hinya wa mbegũ icio, ũrĩa mbegũ ĩyo yendaga area ĩrĩa, nĩ ũthomithania, ũhoro ũyũ nĩ ũkaga nginya na ũthomithania na ũgakora nginya wĩna ciũria cĩaku nĩ ũkũria na ũgacokerio wega.

Haha ndarora ndĩrona nĩ mahiũ matarĩ na hinya, nĩ kũronania ona kũndũ kũu kwenyewe nĩ kũndũ kũniaru kũndũ kwĩ na riũa. Ũngĩrora mĩtĩ ĩyo ĩ hau nĩ ĩthiĩte ũguo ĩkoma, nĩ ũrona ĩmwe nĩ nyũmũ nĩũndũ wa riũa na riũa nĩ ũrona ũrĩa rĩrĩ igũrũ na nĩ kũndũ kũniaru. Tĩĩri mwenyewe nĩ ũroneka ona ndũrĩ nginya na tũnyeki tũrakũra, koguo nĩ kũndũ kũroneka kwĩna ng'aragu mũno. Ng'ombe icio warora abia yacio ona ĩmwe nĩ ngũu nĩ ng'aragu, nĩ ĩroneka nĩ ng'aragu ona ũngĩrora mbaru, ironeka nginya mbaru ciacio. ĩyo nĩ ng'aragu, no harĩ mũrĩmi nĩ hathara tondũ nginya arĩa mokaga kũgũra ng'ombe icio, magũraga mbeca nini mũno ona itangĩteithia mũrĩmi, hathara theri. Tondũ ũkoraga nginya ng'ombe icio citirĩ na hinya, citirĩ kĩĩ, mũrĩmi ndarĩ na hinya wa kũcirera, koguo rĩrĩa kĩũndũ gĩkĩ kĩamaringa, ta arĩmi nĩ monaga thĩna mũno tondũ mahiũ macio nĩ gũkua makuaga kana makendio na mbeca cia thĩ mũno.

Ũndũ ũyũ ũteithagĩrĩria mũmera gũkoragwo na maĩ hĩndĩ ciothe, atĩ ona wakora mũmera ndũrang'ara maĩ. Kĩũndũ gĩkĩ nginya gĩteithagia maĩ ũkĩhe maĩ mũmera, ũkoraga he mĩmera ũgĩkĩrĩra maĩ igũrũ, wĩkĩre maĩ igũrũ nĩ ũkomagia mũmera, no ũhũthĩrĩte baibũ, maĩ maitĩkaga tũmatata matata harĩ mũmera ũcio. Ũgakora mũmera ũcio ona ndũroywo nĩ maĩ igũrũ ũrakorwo ũrĩ straight na hinya mũingĩ na hĩndĩ ciothe tĩĩri nĩ mũgunyu. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria nginya irio igakũra naihenya, ũndũ ũyũ ũgateithĩrĩria mũgũnda ũcio ũkanjia kũgĩa hinya, tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ mbura, mũmera ũyũ ndũkaaga maĩ ona ihinda o na rĩmwe. Arabu ũndũ ũyũ nĩ ũkoraga nĩwehagĩrĩria mĩnoga mĩingĩ, kana wĩra mũingĩ wa kũheaga mĩmera maĩ. Koguo ũgakora ũndũ ũyũ nĩ ũra save mbeca irĩa ũngĩhũthĩria kũandĩka andũ moke maitĩrĩrie mĩmera ĩyo, kwanja ũngĩkorwo wĩ na mĩmera mĩingĩ mũgũnda-inĩ.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa ũrenda kũhanda wĩna mũgũnda mũnini na nĩ ũrenda kũhanda indo mwanya mwanya. Ũgakora wakĩte handũ hamwe, hau hena ũndũ, nĩguo na ũgakora tũtambi tũrĩa tũngiuma tũ tũrĩaga mũmera ũyũ, tũtingiuma haha tũthiĩ haha hangĩ, tũrigagĩrĩria maũndũ maingĩ mũno. Tũtambi tũnini, kĩndũ ta mbĩa ũguo kana kĩ, cirĩ handũ hamwe, nao ũngĩ control ũkĩenda gũ control tũtambi tũu, nĩ raithi mũno ũkĩhũthĩra mũthemba ũyũ wa ũrĩmi. Na rĩu ũkoragwo, ũndũ ũyũ nginya ũteithagia tondũ nginya tĩĩri ũrĩa ũrahũthĩka ũkoragwo ũthimĩrĩte thumu na kĩĩ, indo iria irahũthĩka, ũkoraga nĩ ithime na irĩ kĩwango kĩega mũno. Ũndũ ũyũ nĩ mwega tondũ no ũkũrie indo tofauti tofauti na wahota nginya kũ manage wega mũno na kũ manage ũhoro wacio nĩ wega mũno.

Ũyũ no nginya ũkorwo na ũmenyo wa kũiga silage kwa ihinda i nene kana gũthondeka thumu, ũhĩe handũ wega ũkauruga. Nonginya ũkorwo ũwĩ nĩ ihinda rĩrĩkũ ĩgũtĩki nĩguo thumu ũyũ ũhĩe mwenyewe. Tondũ ũgũkora nĩ wa batara indo tofauti ũgacinana nginya ũgagĩtuĩka thumu. Ũgakorwo na ũgĩ wa kũgarũra, ũgarũragwo rĩ, ũgũikara ihinda rĩigana atĩa, no nginya ũkorwo na mũndũ ta macio.

Ũndũ ũyũ ũteithagĩrĩria rĩrĩa kwĩna riũa. Riũa rĩu rĩngĩkorwo rĩrĩ ihiũ mũno, maĩ matiũraga kuma thĩ, koguo ũkoraga mũgũnda waku ũrĩ o na ũgunyi ũrĩa, no ũ hold ĩte ũgunyi waguo, koguo irio irĩkoragwo hĩndĩ ciothe citingĩniarĩrwo nĩ maĩ. Na ũrĩa mũmera wĩna maĩ maingĩ, noguo ũthiaga gũkũra, ũgakũra naihenya, na ũgakũra wĩ na hinya mũno. Ũndũ ũyũ wa gũkunĩka tĩĩri ona nĩ ũteithagĩrĩria tondũ kĩrĩa , ũguo humbĩrĩte, hena hena ciahĩa, mahuti macio mangĩgĩa kana ũgakora nĩ maragirĩrĩria tũtambi burani tũtikarĩe mĩmera. No kĩũndũ kĩrĩa kĩnene nĩ kũgirĩrĩria maĩ matikore tĩĩri-inĩ ona riũa rĩrĩa rĩkuo, tondũ riũa rĩrĩ igũrũ mũno rwacina thĩ, nĩkũgĩaga na gũcamũka kwa maĩ macio kuma tĩĩri-inĩ. No rĩu ũhumbĩrĩte ũũ, ona irio cikũraga na hinya nĩ tondũ wa ũgunyu ũcio hĩndĩ ciothe.

Ũrĩmi mũthemba ũyũ nĩ wa kũhũra maĩ ũkĩhũthĩra manmaker. ĩno nĩ macini ĩrĩa ĩhũthagĩra hinya wa mũndũ, ĩhanaga mũithikiri, ũcocagĩra tarĩ mũithikiri, mwena ũyũ mwena ũyũ mwena ũyũ mwena ũyũ, rĩũ ũcio, ĩhũraga maĩ ta mbombo no rĩu ĩno ndĩrabatara hinya wa thitima kana hinya wa kĩndũ wa mortar, ũyũ nĩ hinya wa mũndũ tondũ ũmĩinagia mwena ũyũ mwena ũyũ mwena ũyũ. Na nĩ njega mũno nĩ ĩteithagia arĩmi arĩa matarĩ na ũhoti mũnene wa kĩmbeca arĩa matangĩhota kũgũra macini cia kũhũra maĩ cirahũthĩra thitima kana Solar. Wĩna ĩno, ũrabatara andũ erĩ, ũmwe wa kũhũrĩra na ũmwe wa gũthiĩ agĩitagĩrĩria maĩ. Nĩ ĩteithagia mũrĩmi mũnini mũno, nĩ macini ĩhũthagĩrwo mũno nĩ andũ arĩa matarĩ na ũhoti wa kĩmbeca mũno, no nĩ ĩhũraga maĩ na ĩgateithia mũrĩmi na gũkinyĩria maĩ mĩmera.

He na irio ndarora ũguo ndĩrona hena ici ni irio cia ũkũria, hena cucumber kĩrĩa gĩteithagĩrĩria mũno mũno harĩ mwĩrĩ. Nyanya taguo, nĩirĩ kĩguni gĩacio, ũkĩruga irio, irio itarĩ na nyanya, nĩũkoraga hena gacama ciraga.No cirĩ na nyanya nĩ ciĩkĩraga gacama kega mũno. Hena Apple, apple nĩ kĩndũ nginya mũrwaru ,ona urĩa maugaga, ũngĩeda Kũiga dagĩtarĩ haraihu nawe, mũndũ arĩaga Apple tondũ apple ĩna hinya mũingi mũno. Matũmbĩ nĩ mega nĩmaheaga mũndũ hinya ,magekĩra nginya hinya wa ũndũrũme.

Ndarora ndĩrona ũyũ nĩ mũrĩmi mũnini ũrĩmi wake ti ũrĩa mũnene ũngiuga atĩ nĩ mũrĩmi mũnene. Tondũ warora no marigũ na thara haha na harĩa nĩ mũrĩmi warora kũmwe nĩ kũhariria araharĩria. Although ona okorwo mũgũnda wake ũroneka ti mũnene nĩ mũndũ ũrarĩma indo mwanya mwanya no ndarĩ na ũrĩmi mũnene ũguo. Tondũ waroira either nĩ kũharĩria araharĩria oina korwo no kũharirĩria area ĩyo ya mũgũnda arũgamĩte nĩ aronania ti ndarĩmaga ũrĩmi mũnene wa kĩndũ kĩmwe torĩa ũgĩkoraga mũndũ aharĩrĩirie ĩka nyingĩ kana macini ciharĩirie mũgũnda. Koguo nĩ aroneka ũrĩmi wake nĩ mũtukanu tondũ warora mũgũnda ũcio nĩ mũtukanu indo tofauti tofauti, mwanya mwanya.

Haha warora nĩũrona nĩ thirikari ya Nyĩrĩ ya kauntĩ ĩigĩte gĩtoo gĩa takataka harĩa marĩigaga andũ a area ĩno, tondũ nĩharoneka nĩ handũ gataũni-inĩ, no rĩu thĩna ũrĩa wĩho, nĩ atĩ takataka ici citirarutwo kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, tondũ yagĩrĩirwo kamwĩiria nyamũ ĩno ĩkinyĩtie hau ĩhane ta ĩkwĩiyũra magĩrĩirwo gũkorwo moete na magacokia rĩngĩ, moete gĩko kĩu gĩkanyiha, ta rĩu gĩko ũguo kĩhana gĩkĩingĩ, no kĩrehe mĩrimũ ona arĩa me hakuhĩ, tondũ kana kure gĩko gĩkĩ kĩ thĩ nogĩũke gĩkuo, kĩingĩre mawĩra-inĩ ma andũ, gĩthũkie gĩthũkie barabara, tondũ we ndũrona he handũ bara-inĩ, ũgakoraga bara icio noihinge mĩtaro, maĩ macio nomanjie kũingĩra manyũmba ma andũ, no mũno nĩ ũgima wa mwĩrĩ wa andũ acio, tondũ ona mũnungo ũrĩa wĩ hau cikarĩte ũguo takataka nyingĩ nĩikũruta mũnungo na mũnungo ũcio ona warora hena kanitha ta hau thutha, ũgakora mũndũ ona ndangĩhota gũthiĩ kanitha na thayũ kana athikĩrĩrie kiugo kĩa Ngai na thayũ, nĩ mũnungo mũru ũrĩa wĩ hau, thirikari nĩ kwenda ĩkaroraga maũndũ ta maya ĩkeheria, ta thirikari ĩno ya Nyĩrĩ, tondũ ĩno nĩ ya Nyĩrĩ ĩkeheragia gĩko gĩkĩ naihenya kamũira mĩrimũ ya ĩrĩa ĩrehagwo nĩ gĩko ta gĩkĩ ĩtanoka na ĩthũkĩre andũ a...

Haha nĩ ũrĩmi wa mahũa, mĩgũnda ĩrĩa ya mahũa ũngĩrora nĩ mahũa mwanya mwanya no ti ĩmwe ndĩhanaine, nĩ harĩ ya rendi he ma yerũ hena rangi ũngĩ. No ũrĩmi ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria muno ta bũrũri tondũ nĩ wandĩkithagia andũ aingĩ mũno mũno mũno. Mũgũnda ũmwe nĩ ũkoraga nginya wĩna aruti wĩra ta igana rĩmwe. O gũkorwo rĩmwe nĩ ũndũ wa ndawa iria ihũragwo mĩmera-inĩ ĩno ndawa icio nĩ ithũkagĩra ũngĩikara kũu mũno, nĩ ũndũ wa nyũmba icio green house icio, ũngĩikara kũu mũno nĩ ũndũ wa kemiko icio. Nĩ ũkoraga nĩ ithũkagra mũndũ mwĩrĩ kana ngothi, koguo rĩrĩa aingĩ mararuta gũkũ nĩ moragio memenyerere mũno na mekĩre nguo ciakũmagiria kuma na matikahutio nĩ kemiko icio cia mahũa, kana ona rĩrĩa me nyũmba-inĩ cia green house.

Mũndũ marĩa marangenia ndarora haha , gĩkeno kĩrĩa kĩnene nĩ kũona ũrĩmi nĩ ũrĩ ũmithio tondũ maya nĩ magetha marĩa maũmĩte mũgũnda na mũrĩmĩ agethe magetha maingĩ ũũ nĩ aĩgũwaga ena gĩkeno na akaigũa aĩganĩire na akona tondũ ũrĩmi rĩmwe nĩ ũrehaga mbeca no ũkanina ng'aragũ na ũgakoragwo nĩ ũrahe andũ mawĩra mbeca ici no cio maciokaga kũhũthĩra mabataroinĩ mao kũogũo ũgakora mũndũ ndarahoya ndareka atĩa na arĩa maratwarĩrwo thoko bado no mawĩra marathondekerwo tondũ hatĩrĩ na ũrĩmi wamĩgũnda ona ũgĩma mwega wa mwĩrĩ tondũ ona mĩrĩre tũrerwo tũrĩe irio irĩa ciũmĩte tĩrĩinĩ na ĩtarĩ na dawa mũno kana irĩa itarĩ na kemiko no ũrĩmi ũria tarĩũ ndarora ici nĩ ũrĩmi kana magetha ma ũrĩmi wa tĩri na nĩ mwega tondũ ũrahe nginya matereba wĩra na magatwara thoko maratũma andũ mone mawĩra tofauti.

Ũndũ ũyũ nĩ wa kwanĩka mbembe nja ciniare, nĩguo ĩhote gũthandũrwo na ihote kũigwo kana kwendio. Ũndũ ũyũ ndionaga ũrĩ mũru, tondũ nĩ ũndũ tũreretwo naguo tũkĩanĩka mbembe riũa-inĩ, onokorwo rĩmwe mũndũ nĩonaga ta ciĩna gĩko mũno tondũ andũ nĩaragĩkinyanga, imwe citindĩkagwo na magũrũ, magũrũ maya ti matheru, irio icio ũgakora mũndũ angĩrora na muonere ũcio, ona no wĩigue ndũkwenda kũrĩa mbembe icio. No wanĩkĩte ũũ arabu ithandũrwo, ũkĩruga kana ũgĩcihũthĩra, no ũthambie. O gũkorwo rĩmwe andũ nĩmonaga na mĩonere mwanya mwanya, akona gũkinyanga ũguo nĩ nĩ gĩko, mũndũ akũbatara acianĩke ategũkinyanga, no njĩra ĩno ya wanĩkĩra irio nĩ hũthũ riũa nĩ hũthũ na ndĩrĩ mahũthĩro maingĩ, tondũ ti ta thitima ũrĩa ĩrĩaga tokeni kana charges, ĩĩ nĩ kĩndũ tũhetwo nĩ Ngai hatarĩ marĩhi.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa maembe, no gwitũ ũrĩmi wa maembe wĩkuo, na gwakinya hĩndĩ ĩno, nĩma, nĩtũmenyete kũrĩma maembe maya ma ma kĩrĩu ma mũciarithanio. Kuoguo kwa ihinda inini nĩũrakora iyembe rĩrĩ nĩrĩrakũra, rĩkarehe matunda maingĩ na ũgakora kinya rĩmwe nĩmarendio, kũrĩ marĩa marendio na makarehe mbeca. Ta mũrĩmi wĩna mĩtĩ mĩingĩ nĩũrakorwo wĩna mbeca nyingĩ muno hĩndĩ ya magetha, no ũgakora andũ arĩa broker nĩmarahinyĩrĩria kũrĩ mahinyagĩrĩria mũrĩmi, kana rĩrĩa maingĩha mũno ũgakora mbei ĩ thĩ, no ũrĩmi ũyũ ũngĩwoya na ũkindĩrĩku biũ, ndũngĩhũta na nĩũrehaga mbeca na wĩna kĩguni kĩnene he mũrĩmi.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa thamaki, na rĩu na wendia waguo, nĩironeka haha ũrĩmi wa thamaki, hena iria hakuhĩ kana rũĩ, tondũ warora thamaki iria irendio nĩ nyingĩ ti nini, arabu nĩ nene. Ũrĩmi ũyũ nĩũteithagia andũ arĩa me hakuhĩ na iria kana arĩa mararĩma, ona okorwo ũrĩithia wacio nĩũkĩbataraga onacio mbeca, tondũ kũrĩ ũrĩmi mararĩma na gwĩkĩra kĩnji, gwaka kĩnji. Irio ũgakora nĩ kũrĩ mahũthagĩra irio ciao cia kũgũra nduka-inĩ. Ũrĩmi ũyũ nĩ mwega, no nowanjie o gũkorwo ũkĩanjia nĩũrabatara mbeca nyingĩ kũrĩ arĩa matarĩ na iria hakuhĩ tondũ no nginya ũgĩthondekere ndemu yaku hakuhĩ. No ũngĩkorwo hakuhĩ na iria, ũrĩmi ũyũ wa thamaki nĩ raithi mũno, tondũ ũrathiĩ o gũtega iria-inĩ, gũkĩra no wa iria-inĩ na mũndũ ũrenjera ndemu. Ũyũ wa ndemu ya thamaki nĩĩhũthagĩra mbeca gũkĩra arĩa mararĩma mararuta iria-inĩ.

Ndarora ndĩrona handikitwo Soko Freshi arabu hena andũ nĩ ta irio harĩa magetha maigagwo, kana handũ nyũmba hehu ya kũiga irio kũiga irio kwa ihinda inene. Harĩa arĩmi atĩ ona maiga irio icio no ithiĩ kwa ihinda inene nĩ ta firinji ĩrĩa ĩngĩiga kĩrĩa magetha mao kwa ihinda inene na mũndũ akendia kana no endie kwa ihinda inene. Rĩu ici nĩ irio iria citangĩhota gũikara ihinda inene itagũthũka.

Haha nĩ iria-inĩ maronania nĩ andũ ma mathondekete, nĩ iria-inĩ no maronania ta nginya hena kwĩna shade, ma cage marĩa ma kũrerera thamaki, ũyũ nĩguo ũrĩmi ũrĩa wĩkuo wa kisasa ũrĩa ũrakora mũndũ araka cage ĩgekĩrwo neti, mũndũ akagũra thamaki nini ikaheagĩrwo irio hau, no kĩnji yenyewe yakagwo rũĩ-inĩ iria-inĩ kana handũ hena maĩ maingĩ, cage ĩno rĩu thamaki ciaku cinyuaga cihũthagĩra maĩ macio ma iria-inĩ, no irio nĩwe ũciheaga na nĩ ũrĩmi ũramenya thamaki ĩyo na nĩciraciarana bado after kwa ihinda rĩaiganona mĩeri iganona, nĩũragetha ĩno magetho maingĩ mũno mũno mũno, although nĩũrĩ challenge ciayo, ta mũrimũ woka nĩcikuaga no nĩ ũrĩmi ũrĩ baida mũno na mbeca nyingĩ.

Ndarora haha ndĩrona bara thũku no ĩna ngari cia mĩrigo na ũngĩrora ũrĩa ndĩreciria na korwo rori ici ikuĩte irio kuma mĩgũnda-inĩ. No ta thirikari ona andũ maruta igoti ndĩhotaga gũthondeka bara kũrĩa irio irauma kwa ũingĩ nĩguo ikinyĩre andũ arĩa matarĩ na irio. Mĩgũnda-inĩ ũkoraga irio nĩ nyingĩ no bara ciakũruta irio icio nginya taũni-inĩ kũrĩa andũ marĩ gũtingĩhoteteka tondũ bara cianakũu nĩ thũku. Tarĩu ũngirora harĩ ngari ici ithatũ ĩmwe ona nĩ ngũu na ĩkorwo ĩrarĩ na ĩkuĩte irio cia mĩgũnda-inĩ, guka kũmĩũkĩria nĩ ngarama. ĩno nĩ hathara he mũrĩmi he ndereba na mwene ngari, tondũ onakorwo bara ĩno nĩ thondeke kana ĩgekĩrwo maramu maũndũ ta maya matingĩoneka. Na ũrĩkoraga mũrĩmi na ũrĩa, mũrĩmi nĩ araruta magetha make o tene na ihenya.

He kũndũ ndathire wĩra nagũkũ rũgũrũ rwa bũrũri, ngĩkora mahũthagĩra ũrĩmi wa ng'ombe, ũndũ ũyũ nĩ ũndũ itarĩ itonete mwena wa gwitũ na ngiuga no ngerie ũhoro wa kũrĩma na ng'ombe, o harĩ o nĩ kaũndũ kanini mũno no wĩ mũgeni ũngĩkamenyera kũgucia icembe na ũthiĩ na ihenya rĩa ng'ombe ico, ũndũ ũcio nĩwambaga gũ rĩambere ũkoragwo ũrĩ nĩũritũhagĩra mũndũ, nĩndang'ang'anire no nĩndarĩkirie kũona ũngĩũmenyera nĩũhũthagia mũno ũhoro wa ũrĩmi, ũndũ ũyũ ũhũthĩragwo nĩ arĩa matarĩ na ũhoti wa matinga manene ma kũrĩma mĩgũnda ĩrĩa mĩnene, ũgakora rĩu mahũthagĩra ng'ombe tondũ ng'ombe nacio nĩciao koguo ũrĩmi ũcio ũgakorwo ũrĩ mũhũthũ na ndũrarĩa mbeca nyingĩ, nogakorwo ũrĩ o wega although nĩũgũgikara hanini ti ta itinga, no nĩũhũthagia wĩra na hanene.

Ũndũ ũyũ arĩa marĩ, makoragwo hakuhĩ na rũĩ na mĩgũnda ĩhakuhĩ nayo, nĩ mahũthagĩra ũrĩmi ũyũ tondũ maaĩ mekuo. Ũgaokora nĩ ndemu arĩa me hakuhĩ na ndemu kana rũĩ rwĩna maaĩ maingĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũhũthĩkaga mũno tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũhũthagia ũrĩmi mũno. Tondũ, wahũra maaĩ mũgũnda irio mũgũnda ũrĩkoraga hĩndĩ ciothe wĩna magetha, na gũtikaniara. Koguo ũrĩkoraga akorwo nĩ kahũa, okorwo nĩ thara kĩĩ ng'ombe mahiũ. Ũndũ ũyũ ũtũmaga nginya mahiũ mongerereke tondũ ona warĩma thara kana ona irio iria ingĩ, imwe wagetha imwe nĩ itukanagio na irio cia ng'ombe mahuti ũgakoraga ũrĩmi ũyũ nĩ ũteithagĩrĩria mũno nginya ũgakora mũrĩmi nĩ arahota gwĩka atĩ kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Magetha make nĩ aragetha kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire magakinya thoko kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ona rĩrĩa gũtarĩ mbura mũrimi ũcio ũkoraga arĩ ona irio mũgũnda nĩ ũndũ wa.

Ũndu ũyũ ũrabatara, tĩri, mwega na thumu na ũkorwo na maaĩ, ũrĩmi ũyũ nĩ ũhĩmbĩirio mũno thikũ ici. Tondũ nĩ wa kanyamu kamwe nĩ karakorwo nĩ ũrahanda indo nyingĩ muno mũno mũno na igakũra wega, na tiri ucio ugakora ndũrahũthĩra thumu mũingĩ, ndũrahũthĩra maaĩ maingĩ ndũrahũthĩra bataraitha nyingĩ. No kaĩria kau kanini ũguo no ũkore akorwo nĩ ta thũkũma, thũkũma nĩ nyingĩ mũno, itina nyingĩ mũno na irahũthĩra tĩri mũthondeke wikĩrĩtwo thumu na kĩĩ na ratio njega muno. Koguo ũgakora, magetha ona maku handũ ona hanini hena magetha maingĩ mũno. Ũrĩmi ũyũ nĩ ũra ũrahũthirwo mũno nĩ arĩa mena mĩgũnda mĩnini arĩa matahotete kũgĩa maika maingĩ. No nĩ ũrakora wĩna magetha nginya ũrakora akĩendia magetha make.

Ũrĩmi wa mbũri nĩũtethagia mũno tondũ mbũri gũciara gwacio na gũciarana nĩ kwa ihinda inini mũno, na nĩũgũkora nginya onokorwo nĩta gũciarana gwacio nĩiraciara mahatha mbũri igĩrĩ ithatũ, ũrĩmi ũyũ na kana wa mbũri nĩũteithagia mũno ta rĩrĩa noga okolea mũndũ ta rĩrĩa ũngĩkorwo wĩna thĩ wa mbeca, noũnyite ĩmwe igĩrĩ wendie, citirĩ ũrĩmi citirĩ maũndũ maingĩ ũtuĩri mwĩingĩ, ici nĩ nyamũ nĩũgũcirekereria irie gĩthaka-inĩ kana ũthiĩ ũcituĩre mahuti ma gĩthaka ma gũcuria, ũrĩmi ũyũ nĩ mũhũthũ mũno na ũkoraga nginya kũrĩ cia iria na nĩcirutaga iria rĩingĩ mũno, iria rĩu noũhũthĩre nginya mũciĩ.No wega wacio bibi ciayo nĩ thumu mwega mũno, iria no nĩrĩ hinya mũno mwĩrĩ-inĩ, ona ũgakora nginya ũrĩmi wacio ndũrabatara mbeca nyingĩ mũno, ĩrabatara o hanini ikũre, gũciarana nĩ kwa ihinda inini, koguo kwa kahinda kanini noũkore wĩna rũciaro rũingĩ mũno.

Ũrĩmi wa ng'ombe nĩguo ũkoretwo ũrĩ mũingĩ kũrĩa kũrĩa ngoragwo, rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Ta iria, kambũni nyingĩ cia iria ciumĩte mwena ũcio, tondũ andũ nĩ mahĩmbĩirie iria tarĩ njĩra ĩmwe ya gũtũra kĩmaica kũhũrana na thĩna kĩmaica, tondũ ũrabatara wĩige ng'ombe cigana ũna, wakama kiro cigana ũna, ũrĩmi wa iria naguo wĩna mbeca. Ng'ombe ici nyingĩ gwitũ nĩũndũ wa nyama, ũkoraga hĩndĩ ĩmwe mũndũ ena thĩna, ta rĩrĩa araingĩria mwana thukuru, kĩrĩa kĩ mũciĩ ũkoraga, maita maingĩ ũkoraga nĩ ng'ombe ta ĩyo, mũndũ no ahote kuoya ta ĩyo akamĩendia ũgakora ta akorwo nĩ ta maũndũ ma thukuru nĩ marũgamagĩrĩra mũno. Ũrĩmi ũyũ nĩ wĩkĩrĩirwo mũno, tondũ ũyũ tu noguo ũngĩkũhakikicĩra mũico wa mweri kana ihinda inini wĩna mbeca wĩnacio mũhuko, kuma wendia ũrĩmi waku kana ona mahiũ macio maku.

Ngĩthoma cukuru wakwa wa cekondarĩ ndathomeire ngirigaca, ũrĩa wandeithirie mĩaka ĩna, kũmenya ũrĩmi wa ngirigaca. Ndauma ũhoro wa kĩrĩa nĩ ndambire ngĩ ngĩkora na ũrĩmi-inĩ mwenyewe mũciĩ ngarĩmaga ngathiaga nginya intaneti-inĩ, ngathiĩ ngetha kirĩa nga research kũhũthĩra mĩtambo ya intaneti ngarora ũrĩmi ũrĩa ndĩrenda ũrabatara kĩi, ngathiĩ ũguo o kũu intaneti-inĩ ngacemania na ataramu ngamoria ciũria, angĩ nginya magoka. Okorwo nginya nĩ ta ũhoro wa gũthimĩrwo tĩri, magagũthomithia wega ũrĩa gũthiaga. No tekinoronjĩ kuma yũke na intaneti nĩ hotete kũmenya maũndũ maingĩ, tondũ maũndũ maingĩ ũracoka o thimũ-inĩ, ũkoria ũgatarĩrrio kwĩna nginya, andũ arĩa mathomeire ũhoro wa ũrĩmi. O enyewe maratarĩria maũndũ ma ũrĩmi through intaneti-inĩ thimũ-inĩ ũrabatara tu kũgũra tũbando ũgathiĩ ũkongerera ũgĩ o mũthenya o mũthenya na maũndũ marĩa ũratarwo ũgathiĩ ũkageria, na harĩa ũgũkwama ũgathiĩ ũka ũkamoria ciũria kũu mĩta mĩtambo-inĩ na ũgakoragwo ũrĩ o mbere.

Ikundi icio cia ũrĩmi nĩ iteithĩtie andu aingĩ mũno mũno tondũ ũrakora arĩmi aingĩ mehamwe nĩ marahota nginya kũrehe ataramu a ũrĩmi magatarĩrio, ũhoro wa ũrĩmi, magakorwo ona me hamwe nĩ maraheo mbeũ nĩ mara nĩ marathomithio wega na nĩ marahota gũkũria indo. Arabu nginya ata ataramu acio nĩ maramera ũhoro wa tĩri wao, na ũhoro ũcio nĩ ũtũmĩte andũ aingĩ mende ũrĩmi, rĩngĩ magacoka na kũrĩma, arĩa matete mĩgũnda makonagio bata wa kũhũthĩra mĩgũnda ĩyo na ũrĩa mĩgũnda ĩyo ĩngĩmateithia kũ kũgĩa mbeca na kugĩa irio. Nginya ũgakora maũndũ macio nĩ maratũma ng'aragu ĩthire, maũndũ maya marekĩrwo kũhũthĩra ikundi ici nĩguo nginya thirikari na ateti mahũthagĩra kũmateithia nĩguo, nĩguo marĩme na nĩguo nginya ateti acio makorwo magĩteithĩka na andũ acio. Tondũ rĩu mũteti amenyekaga nĩ araruta wĩra nĩ kũingĩrana na andũ na kũmateithia koguo makwenda mongererwo na ũgĩ na gugakoragwo nginya akorwo nĩ mbegũ icio cia ũrĩmi na kĩĩ na kĩrĩa arĩmi marabatara na kĩria matarĩ makaheagwo nĩ thirikari.

Ndarora gĩkĩ nĩ nyamũ cia gĩthaka, cikĩrĩa na ĩkĩnyua maaĩ na nyeki, ũrĩkĩrĩa ici cia nyamũ ici cia gĩthaka nĩ iteithagia mũno nĩ ũndũ wa hagendi arĩa mokaga bũrũri-inĩ ũyũ. Na ũgakora agendi acio nĩ mokaga makahingũra mbiacara mũno, ta kũrĩa ũkoraga kũrĩa National park ici ikoragwo. Mbiacara ũngĩthiĩ kũu ikoragwo ciĩ busy hĩndĩ ciothe, ikonomĩ ya kũu ĩkoragwo ĩrĩ igũrũ tondũ arĩa mokaga kũu mũno kũoya mokaga raha na andũ othe marĩ raha nĩ mahũthagĩra mbeca mũno. No thirikari ĩkwenda ĩgitĩri nyamũ ici na nĩguo nginya onaria marĩũkaga kuona magakora nginya magĩũka moka matũtigira mbia ciao iria magũkĩte nĩ iteithagia nginya mawĩra, tondũ ona aria marutaga kũu, andũ arĩa mendagĩria agendi mikawa ĩrĩa makomaga. No ndarora gũkũ nĩ, park kũrĩa nyamũ ikomaga kana kũrĩa nyamũ ikoragwo.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa thamaki warora ũguo no rĩu ũyũ nĩ ndemu yake enjete, ĩno, kũrera thamaki ũũ na ndemu yaku nĩ raithi na nĩ ũndũ ũkoragwo. Although kũrĩ ihindĩ rĩkĩhũthagĩra mbeca nyingĩ nĩ ũndũ wa irio cia thamaki, no thamaki ĩkuriire haha uguo, nĩ ũkoraga nĩ ũragetha thamaki nyingĩ handũ ha nini mũno . Na tondũ wee nĩ we, wĩroragĩra thamaki ciaku kuma tũrĩ o tũnini ũgacihe irio ũgacirora igaciarana. Ũrĩmi ũcio wa thamaki wĩna mbeca nyingĩ, na ndũrabatara area nene ũrabatara area o nini na ũhote kũmĩrora wega. Ũndu ũcio nĩ ũra nĩ ũteithĩtie na njĩra nyingĩ nĩ ũhete andũ aingĩ mawĩra nginya irio ndũngĩhũta wĩnayo tondũ andũ aingi nĩ mendete thamaki. Arabu ũrĩmi wa thamaki nĩ ũteithagia nginya mwĩrĩ ũndũ ũtangĩnyita nyitwo nĩ mĩrimũ o ũguo ũguo.